Kĩndũ gĩkĩ gĩtionekaga kaingĩ thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa, no nĩ twĩrutagĩra tũkarĩha mbeca tũgathiĩ kwĩrorera kũrĩa nyamũ ta ici irĩ, ningĩ maita maingĩ nĩ tũthondekaga ikundi ta rĩngĩ tũgathiĩ Nairobi National Park, tũkeyonera nyamũ cia gĩthaka nĩ amu ithuĩ gwitũ gĩcigo-inĩ gitũ gũtirĩ nyamũ ta ici nĩ amu andũ marutaga wĩra wa ũrĩmi na tũtikuhĩrĩirie handũ mũtitũ-inĩ, kwoguo rĩrĩa twathiĩ kwĩrorera nyamũ ta ici, tũthiaga nĩ ũndũ wa gwĩkenia na kũigua nĩ twaiganĩra nĩ twauma nja wa mĩciĩ kũrĩa tũikaraga na twahota gũthiĩ kũmenya na andũ angĩ tũtoĩ na nĩ twahota kũhingia wendi wa ngoro citũ ũrĩa tũkoragwo twĩrirĩirie na rĩrĩa twona nyamũ ta ici nĩ tũhũraga tũbica nĩgetha, mũndũ na rĩ akaririkanaga atĩ rĩrĩ nĩ ndĩ ndathiĩ handũ hana na nĩ ndonire nyamũ ĩno, kwoguo ona ũkĩra mũndũ athiĩ agacere nĩ ũkoragwo ũĩ nĩ ũrĩ wa thiĩ na ũkamenya wega kana bata wa nyamũ.

Mathibitarĩ marĩa marigitaga andũ mena mawathe kana maumanĩte na mĩtino gĩthumo nĩ, wa mbere nĩ Aga Khan. Aga Khan nĩ thibitarĩ ũrĩa ũhotithagia mũndũ ta rĩngĩ mũndũ nĩ acemanirie na tarĩngĩ mũtino na akĩgũthwo mũtwe, rĩrĩa ekirwo craniotony na mutwe wake ũkĩrega gũcoka ũrĩa wagĩrĩire, mũndũ ũcio nĩ arũngagwo na akonererio njĩra iria imwe angĩhota kũnyita. Nĩ kũrĩ thibitarĩ ĩngĩ ĩĩ gĩthumo nayo ĩtagwo Gĩthumo Specialist, ĩno nayo nĩ ĩhenaga motungata ma emergency, yaani narua narua angĩkorwo ta rĩngĩ mũndũ nĩ ona mũtino bara na andũ acio nĩ maraura, mĩoyo yao nĩ ĩtharagwo ĩgatwarwo Gĩthumo Specialist. Ningĩ nĩ kũrĩ thibitarĩ ingĩ ĩtagwo Avenue o gĩthumo. Avenue nayo onayo nĩ heanaga motungata ma naihenya ihenya tarĩngĩ rĩrĩa kwagĩa na mũtino nĩ amu nĩ thibitarĩ nene na ĩhingũragwo kuma rũciinĩ nginya ũtukũ. Nĩ kũrĩ thibitarĩ ĩngĩ nayo ĩtagwo Kiara Hospital ĩrĩ o kũu gĩthumo. Ona nayo nĩheanaga motungata ta macio kũrĩ andũ macemania na mĩtino na andũ a mawathe.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩrĩ bata mũno harĩ andũ a rũrĩrĩ rwakwa. Rĩrĩa marĩa kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo colly flower, aingĩ ao nĩ mahotaga gũkorwo na mĩrĩ ĩna hinya mũno, nĩ amu colly flower, nĩmetĩkĩtie, nĩ yongagĩrĩra hinya mwĩrĩ-inĩ. Na ningĩ colly flower rĩrĩa andũ makũmĩrĩa part ĩno ya hwaiti, nĩ mahotaga gwĩthema na mĩrimũ ta ya ngoro, nĩ amu rĩrĩa thakame, pressure ya thakame ya nyiha nĩ ĩteithagĩria mũndũ gwĩthema na mĩrimũ ya ngoro. Ningĩ colly flower nĩ ĩteithagĩria irio mwĩrĩ-inĩ gũthĩĩka wega na kwoguo andũ angĩ makagĩa na wĩtĩkia atĩ colly flower nĩ njega. Ningĩ nĩ kũrĩ andũ angĩ metĩkĩtie atĩ rĩrĩa ũkũrĩa colly flower ĩno, nĩ ũhotaga gwĩthema na mĩrimũ mĩingĩ ngũrani ta ya Cancer na harĩ mũrĩmi ũhandaga colly flower nĩ ahotaga kũgetha na akendia kĩndũ gĩkĩ, nĩ amu nĩ kĩrĩ goro na nĩ ahotaga kũrĩa mbeca theru rĩrĩa akũhanda colly flower ciĩ nyingĩ koguo nĩ citeithagia mũrĩmi gwĩ kũria.

Kwĩruta gwĩka ũndũ ũyũ, mũndũ nĩabataire gũkorwo na ũmenyo atĩ ũyũ nĩ cai, nanĩ na hena ikombe hau ũguo, nĩgetha ũruge cai, ũgakorwo na thaburia theru, thaburia ĩyo yaku theru, ũka ũkahota kũmenya ndĩna thaburia theru? ndina maĩ? ndĩna macani? ndĩna kariia? mwaki wakwa nĩ mwega? nĩgetha rĩrĩa wamenya indo ta icio nĩ irabatarĩkana, ũkahota kwĩharĩrĩa, rĩũ ũgakia mwaki wega, na ngũ ciaku, rĩrĩa wakia mwaki, ũkaigĩrĩra thaburia yaku na kariia, ũgacamũra iriia rĩu rĩrĩa rĩacamũka, ũgekĩra maĩ. Wekĩra maĩ iriiainĩ rĩũ, cai ũrĩa ũkũigana andũ arĩa me hau, ũko akareka ũhĩa hĩe, ũgekĩra macani, rĩrĩa wekĩra macani, nĩngĩ, ũgekĩrĩra andũ cukari, no no wĩkĩre cai cukari wĩ riko, kana ũreke andũ rĩrĩa wamaihũrĩra cai ũcio, ũreke meĩkĩrĩre cukari, no nĩwega gwĩkĩrĩra cukari riko, ũtherũkanĩrie hamwe na macani. Cai waku wahĩa, nĩgũtherũka ũtherũkaga ũkamenya cai wakwa nĩmũhĩu, na ũkaruta, ũkareka ũhorahore, kana ũkaihũrĩra andũ aku.

Nĩgetha ũharĩrie irio ta ici, wambaga wambere, maya nĩ matumbĩ, koguo nĩgetha ũkorwo na matumbĩ ta maya, wambe ũmatherukie, marĩkia gũtherũka, na wamenya nĩmahĩa, ũmarute. Wamaruta ũmonũre makoro makorogoca, nĩgetha ũhote kũmatinangia ta ũũ mũndũ ũyũ ekĩte. Ũcoke woye nyanya ciaku, ũthambie, na ũtinangie, o ũguo ũtinangĩtie. Haha nĩndĩrona hena ngojeti, woye ngojeti yaku, ũmĩthambie wega, ũcoke ũmĩtinangie wega ũũ mũndũ ũyũ atinangĩtie. Karati yaku nayo woye, ũmĩthambie, na ũngĩhota nginya kũmĩũnũra makoro no ũnũre, ũcoke ũmĩkirite wega ota ũũ ũyũ ekĩte. Haha hena gakondo, woye ikorobia rĩaku, ũrĩũnũre, ũcoke ũrĩtinanie, nĩgetha ũhote na ũrute mbegũ nĩgetha ũhote gũtinangia ta ũũ mũndũ ũyũ, atinangĩtie ikondo rĩake. Ũcoke wone irio ciaku ikũhana ta cia ũyũ. Nĩndirona haha hena gacai, gaturungi, ũhagĩre maĩ, ũcoke wĩkĩre tũmacani twaku, ũcoke wĩkĩre gacukari gaku. Rĩrĩa watherũka, wĩihũre gacai gaku gagatuĩka turungi na tuirio tũũ.

Gaka nĩ karonekana tarĩ kamũcere. Na kamũcere gaka nĩ karonekana kena tũkarati na kanyama. Nĩgetha ndĩe tũirio tũtũ rĩ, niĩ tarĩngĩ no ndĩcirie hũthĩre gakorobia, hote kũrĩa tũirio tũtũ, kana nduge tũnyeni, nyongerere haha harĩ tũirio tũtũ nĩgetha ngĩrĩe irio iria cibatarĩkaine. Tũirio tũtũ nĩ tũrĩagwo rĩngĩ twĩ tũhiũ nĩ amu nĩ tũrĩ cama. Ningĩ no wongerere indo iria ingĩgũkenia harĩ tũirio tũtũ, tarĩngĩ kwĩ ĩo mongagĩrĩra gabiribiri he tũirio tũtũ nĩ amu ũguo nĩguo mendete makĩrĩa irio ciao. No niĩ nĩgetha ndĩe tũirio ta tũtũ no nduge gathubu, nduge gathubu ta ka waru ũguo na tũnyanya nĩgetha hote kũrĩa tũirio tũtũ. Ningĩ no nduge tũ indomie ndĩanĩrie na kamũcere gaka na no njĩkĩre gathubu kanini nĩ amu, irio ici nĩ cironekana ciĩ nyũmũ no ti mũno, no harĩ niĩ nĩgetha ndĩcirĩe no nyende cikorwo na gathubu.

Nĩgetha ũhote kũharĩria ta irio ta ici, no ũthorekie minji na tũbebe twaku, ũcoke ũcikarange ũkĩhũthĩra gakarati, nĩ amu nĩ gũtinangia atinangĩtie karati ici ciake. Warĩkia ũciĩkĩre haha ũyũ mũndũ ekĩrĩte, woe gakorobia gaku, gakorobia kau gakorwo ge keru, ũkonore ũrute mbegũ no gatingie wega ũũ mũndũ ũyũ atinangĩtie. Mwena ũyũ ũngĩ nĩ ndĩrona nĩ harĩ na kaembe, woe iyembe rĩaku ũrĩthambie wega ũrĩũe makoro, rĩrĩa warĩũa makoro ũcoke ũrĩtinangie wega tũ pieces tũnini ta mũndũ ũyũ, ũrĩige hau. Nĩ ndĩrona mũndũ ũyũ ningĩ ena kanyama, kanyama gaka karonekana tarĩ thamaki, thamaki yaku ũkagũra thamaki, nĩkoragwo ĩrutĩtwe nyama cia nda, ũkamĩkaranga wega na ta rĩkia, ũkamĩgarũra rũgĩo-inĩ wega, yarĩkia kũhĩa ũkamĩgĩrĩra hauy. Nĩ aronekana ena ngonjeti, ũgatinangia ngonjeti ciaku tũthiũrũrĩ ũgatũigĩrĩra hau. Ningĩ hena tũthangũ twa broccoli okorwo ndirahĩtia na tuo ũkaigĩrĩra hau.

Maũndũ marĩa ndĩrona ma bata haha, nĩ ndĩrona marigũ, na marigũ nĩ meru maya me haha na nĩ marĩagwo makongerera mũndũ na hinya wa vitamin. Nĩ ndĩracoka ngona haha hena matunda mangĩ metagwo ma Apple namo matunda ma Apple nĩ itunda rĩ goro mũno no nĩ itunda rĩteithagĩrĩria mwĩrĩ na ũgima mwega. Nĩ ndĩrona hena icungwa rĩthaka, hena Apple cia greeen na cia rendi na hena icungwa haha ũũ rĩthaka na nĩ rĩhana cama. Icungwa rĩrĩ narĩo no rĩteithagia mwĩrĩ na vitamin. Ningĩ ũndũ wa bata ndĩrona haha nĩ ndĩrona ta hena keki ciĩ harĩa igũrũ, nacio keki icio no cihũthĩke ta kũnyua chai rũciinĩ. Nĩ ndĩracoka ngona ta hena tũndonati haha kĩanda ona tuo no ũhũthĩre gũtũrĩa rũciinĩ. Nĩ ndĩracoka ngona hena BlueBand, BlueBand no ũmĩhũthĩre kũruga cũrũ, kũhaka mũgate, kũruga gakima gaku negakorwo ĩ njega. Nĩ ndĩracoka ngona ta hena matumbĩ haha ũũ kĩanda na matumbĩ macio no ũhũthĩre kũruga mĩkorogo na indo iria ingĩ ũrenda.

Maũndũ marĩa ndirikanaga ma bata kuma megiĩ ũnyinyi wakwa, wambere, nĩndonirio gwathĩkagĩra andũ agima, na koguo ona rĩu ndĩ mũndũ mũgima, nĩhotaga gwĩthema harĩa tũkũbicana na mũndũ mũgima, nĩnyendaga ngamũhe gĩtio kĩrĩa kĩagĩrĩire, nĩamu, nĩmũkũru kũngĩra. Ũndũ ũngĩ wa bata ingĩririkana wĩgie ũnini wakwa, nĩnde ndonirio thengio, nĩamu nĩndĩ ndahũrwo, nĩũndũ wa kũrega gũcokia ngatho, koguo mũndũ ona angĩjĩkĩra kaũndũ kanini, kahana atĩa kega, nĩ nyendete mũno gũcokia ngatho nĩamu, ngatho citigũragwo nĩngĩ, he ũndũ ũngĩ ndathomire, wĩgiĩ ũnyinyi wakwa, ũgathikagĩrĩra andũ arĩa akũrũ gũgũkĩra, niamu o, nĩmoĩ maũndũ maingĩ, na nĩ monete maũndũ maingĩ gũgũkĩra koguo ũndũ ũcio nginya ũmũthĩ nĩndĩũrumagĩrĩrĩa na njĩra ya kinyi nĩamũ harĩ gũthikĩrĩria motaro ma andũ ega, no ti mothe, ma andũ ega agima, nĩmateithagĩrĩrĩa mũno mĩikarĩre na mĩthiĩre yakwa, na marĩa moru, ndithikagĩrĩria.

Rũgano ingĩtaarĩria rwa magegania kuuma ũnini-inĩ wakwa nĩ atĩ, he hĩndĩ twaikaraga kũndũ we gũtarĩ na andũ aingĩ, na harĩa ndageragĩra ndĩ mũnini nĩ handũ nĩgetha hote gũthiĩ cukuru nĩ kwarĩ na mũtitũ. Na hĩndĩ ĩyo ti atĩ twarĩ na ũhoti atĩ mami witũ nĩ angĩhotire kũndwara cukuru nĩgetha, o mũthenya, nĩ amu nĩ arĩ na kĩbarũa athiaga o hĩndĩ nĩgetha hote kwona kĩndũ gĩa kũrĩa. Koguo niĩ ndamĩkaga sure atĩ nĩ ndagera gatagatĩ ka mũtitũ ũcio nĩgetha hote gũthiĩ cukuru no ndarĩ mũnini no, nĩ ndarĩ na wĩtĩkia atĩ gũtirĩ ũndũ mũru ũngĩhanĩkĩra. No nĩ ndathiaga ngĩhoyaga nĩ amu nĩ ndaiguaga mũtitũ ũcio nĩ kũrĩ andũ oru mehithagĩra ciana na makamahũthĩra ũũru na njĩra ya ũra thoni. Koguo, ũndũ ũcio nĩ wa magegania harĩ ũnini wakwa nĩ amu wĩtĩkia wakwa atĩ Ngai nĩ ahotaga kũngitĩra ona ndĩ mũnini na itarĩ na ũmenyo, ũcio nĩ ũndũ ũmwe wa magegania ngũrĩte naguo.

Nyĩmbo cia tene nĩciarĩ na motaro maingĩ, na nĩciekagĩrĩra kinyi mĩtugo na mĩikarĩre ya agĩkũyũ, na ũrĩa mũndũ abataire gũikara na mĩtugo mĩagĩrĩru. No nyimbo cia kĩrĩũ, citirĩ na ũtaro ũngĩhota kuonia mwana agĩkũra atĩ njĩra ĩno nĩyo njagĩrĩrũ, kana nĩamu nyimbo nyingĩ cia kĩrĩũ, ona citirĩ na uge ũngĩũga atĩ ũyũ nĩuge ingĩoya, ũndeithĩrĩrie, mũtũrĩreinĩ. No nyimbo cia tene, nĩciataraga mũndũ, ta rĩngĩ mũtũrĩre nĩũrĩ mĩambato na mĩikũrũko. Koguo ũgakũra ũkĩmenyaga ti atĩ ona ũgĩkũra maica nĩmegũthiĩ me mega no nginya he handũ, mathĩna magokĩra, na ũgakorwo wĩharĩirie, no nyĩmbo cia kĩrĩũ, andũ maraina nĩgetha magĩe na igweta, nĩamu, matiraina monererie andũ njĩra iria ciagĩrĩire, kana matare ciana cia thikũ ici.

Lwanda magere ndĩmũwĩ kumana na rũgano, njiguaga rwa andũ a njaruũ, maugaga atĩ Lwanda magere, nĩwe mũrũi mbara ũrĩa wahotire kũnina gĩconoko kĩa anjaruũ, atĩ he hĩndĩ njaruũ, na nandĩ marũaga mũno, na koguo o hĩndĩ njaruũ cia, ciahotwo ikaigua gĩconoko mũno, na hĩndĩ ĩyo, Lwanda Magere, njiguaga atĩ, ahũthagĩra kĩruru gĩake kũrũa mbara, na andũ, koguo, kĩruru gĩake nĩkĩo kĩakoragwo na hinya, ũrĩa watũmaga andũ aya maremwo nĩkũ, kũmũhota mbara-inĩ, ũguo Lwanda Magere nĩahotire kũrũa na thũ ciake, na akĩmahota, no mũthenya ũmwe Lwanda Magere, mũndũ ũmwe nĩatũmĩirwo mũirĩtu, na mũirĩtu ũcio, nĩwe wahotire kũmenya atĩ, Lwanda Magere arutaga hinya wake kĩruru-inĩ, agĩthiĩ akĩmũcukanĩrĩra kũrĩ thũ ciake, na Lwanda Magere ũguo nĩguo akuire, nĩamu mũndũ ataimire kĩruru gĩake agĩgĩtheca, na Lwanda Magere...

Ũndũ wa bata ndĩrona haha, nĩ ndĩrona haha hena thoroko. Na thoroko ici, nĩcihũthĩkaga, mũndũ nĩatherũkagia thoroko, na atherũkia thoroko ciarĩkia kũhĩa, no acikarange cituĩke ga gĩtowero gĩa kũrĩa ngima, na no ahũthĩre thoroko icio, kũruga nacio mũcere. Nindĩracoka ngona haha hena njahĩ, na njahĩ onacio ciarugwo, nĩciteithagĩrĩria ũrĩa ũraciruga, no ahũthĩre kũruga nacio mũkimo, nĩamu njahĩ ciakima mũkimo nĩũrĩ cama mũno. Nĩndĩracoka ngona haha ta harĩ na mũcere, na mũcere naguo nĩũrugagwo, no ũrugĩrwo gathubu ka nyama, ũguo, ngacoka ngona haha hena ndengũ, na ndengũ ici, nĩcihũthagĩrwo rĩrĩa ciarugwo ta gatowero, ka mũcere hihi kana ga cabaci. Hena mbembe ũngĩtherukia, na ũruge gĩtheri hau ũguo, ndĩracoka ngona ta hena mboco cia kawairimũ hau ũguo, nacio no cihũthagĩrwo na mbembe kũruga gĩtheri. Hena mboco ya yerũ, nayo ĩyo ndĩrĩ ngasi, nĩamu nĩhũthĩkaga onayo kũuga gĩtheri harĩ andũ arĩa mena acidi, matirungũragĩrwo.

Kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩrĩrĩ, ũyũ nĩ mwendia, na arendia indo ta mboco, nĩndĩrona hau ũguo nĩarendĩa ndengũ, nĩarendia njahĩ, nĩarendia thoroko, nĩarendia mũcere, na ciothe akĩendagia, nĩarahũthĩra gathuku, tũkimbo, nĩgetha ahote gũthimĩra andũ mũigana wa kĩndũ kĩrĩa marenda. Ta rĩngĩ angĩkorwo arenda mũcere kiro, nĩndĩrona hau ũguo ena kimbo, na kimbo kĩũ nĩkĩo arahũthĩra, nĩgetha ahote gũgũthimĩra mũigana wa mũcere ũrĩa ũrenda. Na mwendia ũyũ nĩaronekana ena kĩo nĩamu, ena indo nyingĩ mũno irĩa arendia. Nĩ amu nĩkwĩmathĩra aremathĩra ũboco wake, na nĩaronekana tiga tu kwendia indo icio, nĩarendia tũmĩhuko hau ũguo mwena-inĩ, nĩamu woka ũtarĩ na tũmĩhuko twa gwĩkĩrĩrwo kindũ gĩaku rĩrĩa akũ kũ kũndĩkĩra kamondo-inĩ, no ũhote kũgũra kamondo karĩa ũngĩhota kũharũkia kĩndũ kĩu wagũra, na ũthiĩ kũrĩa ũrenda gũthiĩ.

Kĩrĩa kĩrathií nambere haha, nĩatĩ, ũyũ nĩ mũndũ, ta wa rambu, na mũndũ ũyũ nĩathe nĩ ndagĩtarĩ, nanĩ atheca mũrwaru, na cindano, nĩgetha ahote kuoya gathakame gake, na gathakame kau gake, nĩaronekana nĩaragekĩra kĩndũ gĩtagwo slide ĩrĩa ĩhũthĩkaga harĩ microscope koguo nĩaronekana atĩ oya thakame ya mũrwaru ũyũ, egũthiĩ nayo, handũ microscope -inĩ nĩgetha ahote kũrora cero cia mũndũ ũyũ kana nĩkĩĩ hihi kĩngĩkorwo na thĩna harĩ mũndũ ũyũ, nĩekũhota kũmenya, ĩ hihi mũndũ ũyũ rĩ, ena thakame, yake ĩna tũgunyũ, kana nĩekũhota kũmenya thĩna wa mũndũ ũyũ, thutha wa kũrora thakame yake rungu rwa microscope.

Nĩngereire maingĩ mũno rĩrĩa ngũhũthĩra ndawa, wa mbere, nĩ ndĩ ndanyua ndawa, ĩgakorwo ĩna hinya mũingĩ gũkĩra mwĩrĩ wakwa, na hindĩ ĩyo ndiarĩte, ndawa ĩyo nĩyandoririe nĩamu, ndarĩirwo nĩ mũtwe, ngĩigua thiũrũra, ngĩigua gũtahĩka, ngaigua ta itarĩ na hinya mwĩrĩ mũgima, ningĩ he ndawa ndanyuire ya kũhonia nda, na rĩrĩa ndamĩnyuire ndawa ĩyo nĩyandeithirie na ihenya. He ringĩ ndanyuire ndawa, ngĩremwo biũ nginya nĩkũhota kũrĩa, ngĩ ndageria kwĩringĩrĩria ngaigua ndirenda nĩ amu, nĩndĩraigua ndũrĩirwo nĩ mata na koguo, ndingĩhota kũrĩa. He ndawa ndahũthĩrire, ngĩkorwo nĩndĩ aranjĩ ya ndawa ĩyo no ndiamenyaga. Rĩrĩa ndanyuire ndawa ĩyo, nĩndaiguaga ta ingĩtahĩka, na nĩndaumagĩrĩra tũnyegerera ngothi-inĩ, ngahana ta mũndũ ũyũ ũromboka ngothi, na ndiakenire nĩamu, ndawa ĩyo, nĩyonanagia mogwati na koguo ngĩtiga kũmĩhũthĩra.

Rĩrĩa nguona ũndũ ũyũ, ndĩreciria atĩ, ũyũ nĩ mũndũ ũraheana njanjo na ũyũ anyitĩte kana arakahe ndawa ĩno, nĩgetha kũhota kũgĩrĩria mwana ũcio, kumana na mĩrimũ ĩrĩa yũkanaga na mũndũ e mũnini. Nĩ amu mũndũ e mũnini, ndahotaga gũkorwo na hinya wa kũrũa na mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragwo na hinya mũno mwĩrĩ-inĩ. Na rĩrĩa mwana ũyũ aheo ndawa ya gwĩthema na mũrimũ ũcio, mwĩrĩ wake nĩ ũhotaga gũthondeka hinya wa kũrũa na mĩrimũ ĩrĩa, ũyũ rĩrĩa ũgoka e mũgima, nĩ amu ena ũhoti na ena ũgima mwega ũrĩa ũngĩhota kũrũa na mũrimũ ũyũ ũngĩgoka thutha-inĩ. Na ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ kĩguni nĩ amu, ciana iria ciheagwo ta njanjo kana ndawa cia kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa yũkanaga, yumanaga na kwaga hinya wa kũrua na mathĩna, nĩ cikoragwo ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ na kogũo, nĩ cihotaga gũkũra ciĩna ũgima na citikoragwo na mogwati maingĩ.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ũndũ ũyũ wĩkagwo nĩ mũndũ mũthomu, na mũndũ wĩna ũmenyo wa kwendia ndawa, ĩno ĩhana tarĩ chemist noyũ nĩ ndagĩtarĩ kana mũndũ wa chemist ena ũgĩ mũno, wa, ndawa iria arendia koguo, ona mũndũ angĩũka e mũrwaru, na amũtarĩrie maũndũ kanorĩa araigua, nĩamenyaga ndawa ĩno, nĩyo ĩgũteithĩrĩria mũrwaru ũyũ, ũyũ mũndũ ũrendia ndawa ici, nĩakoragwo na karumu kangĩ, angĩkorwo nĩ ndagĩtarĩ wa gũkũria mũndũ ciũria, kana wa kũhota kũmenya, ĩ hihi thĩna ũyũ rĩ, umanĩte nakĩ na ingĩhe mũndũ ũyũ ndawa ĩhana atĩa, karumu ga thĩ, na mũndũ ũyũ nĩahotaga kũmenya ndawa ĩno nĩyo ĩteithagia hihi homa, nĩteithagia kũrĩo nĩ ndaa, nĩteithagia mũndũ atarĩ nohoti mwega wa kũhihia, nĩabataire gũkorwo nomenyo ũcio, nĩgetha ndakae kũhe mũrwaru ndawa njũru, ĩrĩa ĩtabatarĩkaine.